Mũndũ nĩ abatie agakorwo na na na akaũnti ya bengi, ĩrĩa ĩ register ĩtwo na gĩbandĩ gĩake. Kĩndũ gĩa kerĩ no nginya mũndũ ũcio akorwo na namba ya thimũ ĩrĩa ĩ register ĩtwo na gĩbandĩ gĩake. Na mũndũ ũcio no nginya akorwo na gĩbandĩ, na gibandĩ kĩu okorwo mũndũ ũcio ndarĩ na gibandĩ , no mũhaka basi atware maratathi me ma pdf ma ma kana ma birth certificate kana marũa ma gũciarwo nĩgetha kuonania nĩye.

Maũndũ marĩa mabataranagia nĩ ta license ya gũtwarithia ngari ĩrĩa yonanagia nĩma nĩwathire kĩrathi gĩa gũtwarithi ngari na ũkĩhĩtũka. Kĩndũ kĩu kĩngĩ gĩbataranagia nĩ log book, ĩyo nĩ iratathi rĩrĩa rĩonagia nĩma ngari ĩyo nĩ ya ma ti kũiywo yaiyĩtwo, nĩ ma nĩ kũgũrwo ĩgũrĩtwo onokorwo ti yaku nĩ kũheo ũhetwo. Ningĩ kĩndũ kĩu kĩngĩ gĩbataranagia nĩ, insurance ĩrĩa yonanagia nĩma ona mũtino ũngĩhanĩka no no ũhote kũrĩhwo kana hathara ĩrĩa ũngĩthiĩ no ũhote kũrĩhwo kana okorwo nĩ andũ arĩa ũkuĩte. Kĩndũ kĩngĩ gĩbataranagia nĩ kuonania he mbeca irĩhagwo he he ngari ici cia cia gũkua andũ, icio cikoragwo cia gũthondeka barabara kana cia iria ciĩtagwo cia maintenance icio nĩcio thirikari ĩroraga kana nĩma nĩũrĩhĩte.

Thogora ta rĩngĩ wa rũciinĩ nĩ ũkoragwo na goro mũno, tondũ hĩndĩ ĩyo kwĩna andũ aingĩ marathiĩ kana marenda gũthiĩ na ngari. Rĩu nĩ getha ngari cione mbeca nyingĩ ciĩtĩkagĩria andũ arĩa mena mbeca kana nĩ cihaicagia thogora nĩ getha cione mbeca nyingĩ. No mathaa maya ma mũthenya, mũthenya gũtikoragwo na andũ rĩũ hĩndĩ ĩyo ngari tondũ nĩ nyingĩ cii bara na gũtirĩ na athii, nĩ cihotaga kana cikuaga na thogora mũnini. Tondũ waaga gũkua na thogora ũcio mũnini, athii acio matingithiĩ. Ningĩ he maũndũ mangĩ ta maguta, maguta rĩmwe nĩmahaimbaga, ũgakora rĩrĩa maguta mahaimba naguo thogora wa gũkuana ũkahaimba. Rĩrĩa maguta magũagũa naguo thogora wa gũkuana ũkagũagũa.

Rĩtwa Oloitoktok nĩrĩtũmaga mũndũ amenye harĩa arĩ, harĩa onokorwo hena ngari ndangĩũra, na ningĩ rĩrĩa mũndũ ona rĩtwa rĩu nĩahotaga kũririkana naihenya akamenya handũ harĩa arĩ ihinda rĩna, ũguo ona angĩhota gũcoka kũndũ ta kũu ndangĩũra.

Thirikari cia mũingĩ nĩ ciĩhokeirwo, kana nĩ ciĩhokeirwo ũthii wa na mbere, ũrĩa ũkoraga akorwo nĩ maũndũ okorwo ta mabarabara nĩ cibatiĩ, cimathondeke nĩgetha, andũ mahote gũthiĩ okorwo nĩ wĩra-inĩ na ihenya o ũrĩa kwahotekeka. Ningĩ maũndũ ta gĩthomo nĩ thirikari ĩhokeirwo, ĩteithie andũ kũringana na igoti rĩrĩa ĩrogotaga, na ningĩ thirikari nĩ ĩhokeirwo okorwo nĩ kũnyita kana kũnyita andũ arĩa mena mĩtugo mĩũru, matũũra-inĩ, nĩgetha itũũra kana nĩgetha andũ maikare na thayũ, na nĩgetha ĩmarũnge mĩtugo ona mathiĩ kũu mathiaga njera-inĩ.

Mbeu njĩthi ya gĩcigo gĩakwa, ndĩtambũrĩte kana ndĩmenyaga ũhoro wa ũndũire, tondũ, yo ĩtambũrĩte ũhoro wa tekinoronjĩ, ũgakora maũndũ makĩndũire, onaniĩ ndiũĩ onakĩ onakĩ, okorwo nĩ rũracio ona ndimenyaga kũracagio nĩkĩ, rĩu ũgakora nĩ twatukĩrĩirwo, okorwo nĩ mabuku matikoragwo, marĩa tũthomaga matikoragwo. Rĩu ũndũire witũ, tokorwo nĩ gĩkũyũ, ũrathiĩ ũguo ũhukĩte, na tiwega. Nĩ habataire hethwo gacĩra, okorwo ĩthomothio nĩ mbeũ njĩthĩ ĩthomothio tondũ ndionaga tarĩngĩ maundũ makĩrĩu onakorwo nĩmateithagia, nĩ atĩ timaũndũ mothe, ũgakora nĩkwagĩrĩirwo andũ mamenye ũhoro wa mĩtugo ya ũndũire wao.

Wabici cia mathako nĩ njega, tondũ nĩ citeithagĩrĩria kĩmbeca, okorwo mũndũ kana okorwo hena timu ya mũbira, kana o mathako marĩkũ marĩa marathiĩ nambere na ndĩrĩ na mbeca cia kũigana, nokũrehe mateta wabici-inĩ icio, na wabici icio nocihote kũmateithĩrĩria kũringana na ũhoti, kana mbeca iria menacio. Ningĩ tombecatu, ona maũndũ ta tũge athaki, gukorwo wĩmũthaki noũthiĩ, wĩyandĩkithie kũu ũge, okorwo nĩ timu, kana mbeca, mũndũ angĩenda gũteithĩrĩria, no agerere kũhetũkĩra wabici-inĩ icio cia mathako,

Irio cia ũndũire gĩcigo-inĩ gĩakwa kana itũra-inĩ rĩakwa nĩ ta, nĩ ta mbembe kana gĩtheri, gĩtheri, hena mũkimo, wauma he mũkimo henaa hena ndũma, ngwacĩ, indo ta mĩanga, hena ũcũrũ, hena kĩndũ kĩngĩ ta mũtura onaguo nĩũtambũrĩkanĩte, hena okorwo nĩ mboco, hena marigũ, okorwo okorwo marigũ ma mũkimo, indo ta icio.